Atemo rango gima opur e puodho ni to ok nen na maler nikech e aluorawa ok apar kawapuro gir ilani tonyalo bedo ni ipure to anyalo wuoye pur, pur en gima ber kendo en gima kelo chiemo nikech sama ipuro to ibedo gi horruok. To sama onyak to iyudo ka ikeyo sama ikeyo no tokelo chiemo kendo iyudo ka okelo mor. To mopogore kata gi makelo chiemo ibiro yudo ka seche moko en miyo go kaka ohala kata mwadendo ni cash crop .Ibiro yudo ni en gima iuso to sama iuse kata ione ne jowero to ibedo gi pesa tiyudo ka miiyi yot mare bedo gi chiemo machiegni kata nyiewo chiemo kaka idwaro kokalo e yor mar pur.

Aneno ka ka chalo na kar thieth kata kar kano ringre joma osetho. Mane gima bire pacha kaneno gini kaneno rangi mowire godo kanyo togi ng'ama chal kagima onindo e dier ot .Ng'ano chal kagima osetho to bathe baneno ka gima ka nitie otanda. Otendnigi akia ni ok anyal aler maduong' ni gin mag joma osetho kata gin joma tuo. To ng'amo nindo ka to chalo ng'ama osetho.

Jogi giruakore kaka jok machon mane giruako gik mawaluongo ni owalo. Owalo ka iruako, ne en ranyisi mar jok mamoro ji. Ma koponi nitie piny owacho kata jotend piny kata josiasa obiro kamoro ka sikul kata mana e pap moro negi biro miel ne un to ne gibiro morou to kata gin kagitime, to gitime ka gimor. En mana gimoro ma en gimanyalo moro chuny dhano omoro onyalo bedo ni o moro jotelo, omoro joma oriwore mochokore kamoro mabedo kaka joneno. Koro en tich mar wer to en tich mar miel to endo en tich mamoro dhano